Ka wang'iyo ma ber wa neno ka eki en classroom. classroom en ku ma ji puonjore, koro sa mi ineno gi ma chalo ka maa, nyaka pachi par ni ka nitie gik ma ji puonjore ng'eyo gik manyien. Nyithindo jok ma dongo, nikech ka wa neno ka ng'ato kata gi sani ipuonje mondo one n gi moro e mbui kaa ka laptop moro en godo ipuonje onen gi moro black board be waneno mbele kucho chande. Ochalo ng'a ma puonjo jo nyithindo moko ma chien ka koro sa ma e klas ji puonjore ma ber ahinya kendo e klas e ma ji medo ng'eyo gik moko ma gi kia ki ipuonjo gi japuonj ni kendo kanyo ko ok iwinjo gi oro ma ber inyalo kono japuonj lero ni ema omiyo wan gi wan gi blackboard kendo wan gi gik machalo kaka pie charts mani kor ot, wan gi jopuonje, wan gi laptop ma nyalo konyi mondo inge gik mang'eny ma ni ikia koro ki imanyo e mbui kendo imedo ng'eyo gik mang'eny mang'eny ma kendo pod ni ikia chien kocha chande.

An an gi wede mangeny ahinya kendo wedena gi aherogi kendo ahero limogi ahinya seche moko ma jii oloro maonge sikul. Koro sama alimogi tije to ngeny e gwenge manie tung piny. Tije ngeny ahinya, tije mahero timo sama adhi limogi wedenagi ohero loso tol, tol mar tuoro, koro adhi to angado konga tagoyo godo tuoro to atweyo godo tol moro maber, tol moro manyalo konyo nikech gin gi chiaye koro chiaje gieki inyal twegi gi tol maloso gieki mondo kik gidhi e puoth ngato. Kendo ndalogo be ahero konyogi doyo, doyo mondo walos cham maber e puodho mondo cham odong maber odhi onyagi chieng moro ogol oduma obi okonywa gayo kech. Koro seche moko be, anyalo konyogi bende kwayo dhoge gi, gin ga gi dhok mangeny. Awuok akwayo dhok, atero dhok modho, kendo dhok kwayo maber, dhok yieng, dhok dongo maber, dhok nyuolore, dhok dendgi ber. Nyithindgi moko be anyalo konyo puonjogi nikech ingeni koro wan jok maya taon ka wadhi dala, nyithindgi nyaka wapuonj gi maber mondo girie yoo maber hinya

Jogwengwa ohero tiyo kod mbui tokendo ingeni pinywa ma sani nieki, gimoro amora itimo gi mbui. Jogwengwa tiyo gi mbui e timo gik machalo kaka somo, somb nyithindgi mago gikma itimo mana kod mbui. Kidwa loso gi ngat mani mabor, seche moko nyathini ni town ni kaka Nairobi to in ine gweng Homabay kucho cha, inya tudore kode kokalo mbui. Mbui otingo gik machalo kaka simu ,TV gini, redio, mago laptop gini mago mbui. TV jo gwengwa neno godo news, gikma timore e pinje mabor, pinje maoko, koro mago mana mbui konyogi. Kendo simbe be konyo nyithindwa somo, nyithindwa mane e university gini kocha chande, simu ema gitiyo godo e somo nikech gin gi online classes ,online classes nyaka idonj e mbui mondo mii isom kendo kidonje mbui kanyo tingeyo gik mangeny ei mbui kanyo mane ikia e ndalo machon. Kendo e gwengwa, mbui konyogi nikech sama nyathini ni loka nyaka itudri kode, to nyaka itudri kode mana e mbui kende nikech onge yoo moro kopogore gi mbui koro omiyo sani mbui en gimoro amora e piny ngima, ma mbui gwenge tee ber katiyo gi mbui mondo oket ngimagi obed mayot ahinya e timo tijegi ma pile ka pile

Ugwe mar Kenya en pinje motiyo kaka e kaontis machalo kaka Migori, Homabay, Kisumu kod Siaya, yani en mana piny moting'o joluowa. Joluo gin jok mong'e ahinya e Kenya kendo historia gi en historia malach ahinya. Onyalo chako gi mokwongo, en historia mar Lwanda Magere. Lwanda Magere ne en ndalo machon ne en ng'ama nong'ere ahinya kendo humbe noringo kendo nomol e piny luo ahinya. Ne en ng'at mane konyo joluo ndalo moko mane lwenye owuok kod wasikgi, kendo nokonyo joluo e lwenjego ma joluo ne loyo lwenjego ,kendo joluo ne dak maber ahinya kendo ji ne ohere, lakini nikech gima nigi chakruok nyaka bed gi giko, Lwanda Magere be nosewewa. Kendo kwadhi mbele wayudo ni e piny luo kaa be ne wan gi jal moro mane ratego, historia ne anyalo pimo, ne iluonge ni Tom Mboya Jarusinga. Tom Mboya Jarusinga ne en achiel kuom jok mane riek ahinya e ndalo machon, higa mar aluf achiel piero chik, prauchiel kod adek kocha chande. En jok mane okonya Kenya e yudo loch kowuok kuom lwet jo wagunde yaani wasunge gi eki mane wayudo loch, kanyo ma wayudo kerwa mokwongo miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga, mane ne okalo kuom lwet Tom Mboya Jarusinga. Kendo e pinywa ka ne wan gi ng'at moro ma iluongoni Jaramogi Oginga Odinga, en be historia ne ung'eyo, anyalo pimonu matin, ne en wuon Raila Amolo Odinga ma sani pod konyo Kenya wa kaa, siasa ma Kenya ka a. Kendo piny luo historia ne lach ahinya, mowinjore be niwang'eyo kaka jokenya.

Ka eki ka wang'iyo ma ber ma en yien moro mi iluongo ni ogaka. Ogaka en yien ma ti kuonde ma beyo thoth kuonde te en onyalo tiye kuonde ma chieng nitie, kuonde ma koth nitie en otiye atiya nikech en ok odwar koth mang'eny dichiel, be ok odwar mangeny ahinya lakini ka waneno waneno lwedo oro ma otingo palam kendpo lwedo ni eki ongado ogaka .Ogaka ni gi tije mang'eny ahinya nikech gwengwa kucho ne aneno ka ogaka mine ne nya tiyo go sa ma gi se muono ute gi ma ber ne gi nyalo toyo go to gi gwaro go dier ot ka ma mondo okel picha moro ma ber ma kata ki idonjo e ot ,to ot be ber. Ogaka ni eki be en gande yath inyalo ti kode e tthiedho twoche ma opogore opogore .Deyewa gi jodongo ma chon ong'eyo twoche go kendo ogaka en gi ma ber ki ipidho nikech inge ni ndalo moko nitie twoche moko ndalo ma chon yedhe ne onge yedhe e osiptal gi koro ogaka giki eki ema ne jodongo tiyo godo e thiedho jogewa ema omiyo sani wadongo kata wuonewa ni en mana tij ogaka ni eri koro ogaka ni en yien ma ber ahinya nikech ing'e ni sa pige chande, pig ni en pi makech ainya nyalo konyi ti ithiedho godo twoche moko ma jodongo ema ong'eyo koro nyalo konyi ti ikonyo go ngima ni ahinya e seche ma pod wadak e piny kae eki.

Ma eki en tich mar puro olembe, kendo ma tich ma ber ahinya, kendo an sa ma neno gini eki to amor e chunya .Kaka an ang'a ma ohero olembe, ka apidho olemo ka ma to inge ni sa ma koro gi chiek ki ichamo gi moro ma luchi ochwere, en tich maber ahinya kendo ma tich ma an ahero ahinya ti ing'e ni sa ma tijni osechiek olembi osechiek ka ma ber ka ikawe ma ti ti ibile nikech ing'e ni ma be mana pesa inyakawo ti idhi uso ti iyudo pesa kendo ma tich ma jothuru owinjre ber ni bere timo ahinya e sa ma in gi time ni moro matin, inyalo dhi ti ipidho olembe machalo ka ma kaka jama ni koro pidho kaa. Koro inyalo pidho gik machalo kaka apoyo ,inyalo pidho kata mana watermelon ni gi pesa mang'eny ahinya. Koro ma mana maendeleo ma ng'ato kelo e ngima ne kendo lkonye mondo mi olos godo ngima ne mondo obed ma ber ahinya machal kaka jo moko ma ngima gi ber mano ochaka chaka ka ma kendo ma odhi ma ocho ma bor ahinya.

Tijni eki ni mang'eny ohero time e aluora wa nikech en gi pesa mang'eny ahinya, kendo obero ngima ji ahinya ma eki en tich mar pidho cham ma eki iluongo ni hoho aneno ka ng'ani opidhe maber ahinya. koro e gweng' wa ka, to ji ohero pidhe ahinya e to e dho nam kuma pi nitie to koro gigolo pi e nam to gi goyo gi jenereta to gi kelo e puoth gi kendo e puoth gi kanyo be ka gi segolo nam to pi nyalo bedo kanyo for some time mondo mi pi kik rum ne cham go kendo ka yath be igoyo ne gi maber kendo ndalo ma chieng' nitie ahinya be inya ket gi greenhouse moro mondo chieng kik keth ngima gi ahinya kendo yath koro igoyo ne gi ma ber chakre ndalo ma opidh gi nyaka ndalo ma igolo gi kendo irito gi ma ber e ginene chiend gi kanyo ichielo mondo ka rao owuok e nam rao kik chop e cham ng'ani e kendo gini ka osechiek ti iuso ne gi mine wa ma uso alot kande kendo mine wa ka oseusne gi gin be gi uso kendo bero ngima gi gi nyalo, puonjo go nyithindgi japur be ngima ne berore sa ma ouso ne ji kamano.

An ahero dhi e boma sanasana chieng weekend kama awuok gande e oda kaseluokora maler ma aruako lepa ma ler kendo ma se loso gimoro amora e dala maber anyalo chiewo to aluoko wang'a to atedo to achiemo basto aluokora ma ler to ariako lep to a make sure ni dhoda bende agouyo ,maber to awuok adhi riera e boma sama adhi riera e boma ni bombwa ni eki en boma ma ber ahinya iluongo ni boma mar kisumo, kisumo pacho. Kisumo en boma maduing ahibnya koro sa ma adji nyaka ating nya pesa na moro matin adhi, adhi amadh godo soda moro sa ma ariera e boma, ariera ariera awuotho awuotha kendo amor ga ahinya sama awuotho, ka aneno gik mang'eny ahinya e boma. Ka aneno gik machalo kaka bengi moko madongo inyalo neno e boma jkanyo kendo mago weche ma ber ahinya koro ka awuok ko ochopo go odhiambo ka pok piny olil be chuno nyaka aduog e oda nikech be inge ni wuotho mang'eny ahinya be ok ber inyalo romo gi masira ma ne ok ipango ,koro nyaka aduog e oda go odhiambo, aduog gi chiemba na moro ma ne ang'iewo matin e chiro, atedi to achamo to ngima dhi mana mbele kendo anindo to ngima ma pile dhi mbele

Ma eki chalo oganda, oganda mar soya kata mana njao be onyalo bedo to oganda kendo en oganda ma ber ahinya ahere ahinya seche moko ma otede gi chapat ahere ahinya bomit ka ochiele ma ber ma otede gi chapat ahere ahinya. Ma oganda mi ipidho e gwenfge ma kaluo wa kaa ipidhe kendo jopur mar oganda ni eki pidhe ga maber kendo ka ochiek to en ga gi keyo ma malo kendo sa ma okeyo no inya tere e chiro to to iuse ,jopiny bende ohere kendo jopiny ngiewe ahinya nikech ing'e ni itede thoth ne e dukni mag magawa gi eki itede to ji ohero oganda ni gi chapat ahinya koro nyaka tedne ji kendo jopurwa medo pidhe mang'eny mondo mi gi usne jodukni gi eki mondo gi yud pesa ma gi nya medo ngima gi

Ka eki ka wang'iyo ma ber en chiemo ma mit ahinya ma olos ma ber kendo okete mesa. Ma kwon gi gweno gweno nitie olose ma ber kendo sube sup ma pichni ma ber kaka wang'iyo waneno tielo gweno, omi gweno, en chiemo mambber ma olos ahinya kendo ma chiemo gweni en chiemo ma ber. Ma gi ma ki ineno e pachi to chal ni ngani en nga eki en ngama ne opidho gweno kendo gwende ni ka ne osedongo ma ber ne ogombo gweno to nango we amak gwenda ni eki atede gi nya gwendi moro kae be otedo mamit bathe kae be aneno glass moro ma chal gi ma okete chumbi gi nene pilipili mroo mondo mi okonye chamo gweno ni eki. gweno en chiae moro ma ber ahinya ka wapidhe e ute wa nikech ing'e ni gin winy ma konyo wa sa ma midekere moro oyudi, iyudori gio wendi moko ti ni onge pesa inyalo mako gwendi kendo itedo ne welo .Kendo en gweno ma ko oted ma ber to welo ohero gande gweno ahinya inyalo winjo ka ng'ato wacho ni tok na mana yo ka bam ne kocha chande , mano le ma ji ohero ahinya but kaa waneno ma ka oting'o tielo gi ombich , ma gi thothne imiyo mana nyithindo ema chamo kwon be oted ka kwon ma mit. Ma chiemo ma ber ahinya kendo an ahero gweno seche moko ma ka aloro skul ka adhi dala itedo na gweno kendo moro ga chunya ahinya.

Chiemo to mit ahinya seche ma otede ma mit kaka waneno kaa ka wan gi gweno wan gi avocado moro ,malo kuchpo be pod ma na gweno bathe kuro be waneno machungwa moro koro chiemo nie n chiemo ma anyalo chame chiemo ka ahero ahinya gi chunya ikawo mana sandi moro ti ikawo lemo gweno achiel ti ikete e sandi, avokado be inyalo pilo ka maa ti ikeyo e sandi, malo ka be ochalo mana tong' moro ma obedo cooked egg curry ti ikawop ti iketo e sandi ti ikawo mana kijiko ni gi fork ti ichiemo godo mos, ichamachama moss kendo chiemo ma donjo e chunyi kendo ichame ma ber nikech ing'eyo ni gweno en chiemo ma wahero ahinya. Avakado mano be medo wa nutrients moko ma waonge go e dendwa en vitamin, gweno en protein. koro uchamo acaham chiemo gi gik ma ber kendo chiemo ma ki ichamo achama ma ber pile to dendi nyalo bedo ma ber ahinya koro an chiemo ni anyalo chame maber ahinya ka an gi san, an gi fork gi spoon, atoke atoka moroma hiya to achiemo ma ber ka aselogo kendo chiemo ni anyalo chame ma ber ahiya, ahere ahinya.

Matatu kod apiko gin gi konyo wa e wuodhe ma pile ka pile ki idwa dhi kumoro inyalo kawo apiko kata matatu. Lakini kind matatu gi apiko an thothne ahero matatu ahinya mnikech ing'e ni matatu en onya konyi ichop e wuothe moko ma boyo ku ma apiko ok nya chope. Ki idwa wuok Migori idhi Migori idhi Kisumu matatu ki idho inyalo chopo piyo piyo to ka i n gi apiko, apiko seche moko chuno nyaka inge riembo apiko koro ngato akka an gka akia riembo apiko chuni nyaka imany amanya matatu nikech ing'e ni gi ma ikia riembo ok inyal wuotho godo to apiko ni en be en gi moro ma ki iidho to chieng goyi koth ka ochako chwe koth nya goyi. apiko be dwaro fuel moro mang'eny lakini matatu ki iidho en gi dereva, dereva no imiye mana fare moro matin to dakika matin isechopo Kisumu. To ki ikawo apiko apiko inyalo budho e yo, seche moko be apiko tiende ofuong gik mang'eny ahinya. Koro ema omiyo an ahero matatu ahinya, matatu wuodhe ne chap chap ki idwa dhi Kisumo idhi Migori, idhi Nairobi ,iinyalo chopo chap chap ahinya kendo matatu kae be inyalo romo gi ji ma opogore opogore mi inyalo interact godo to ung'eru ma ber, kuom mano inyalo medo osiepe ni moko, kendo yore ni mag tije be nyalo medore. koro matatu ber ahinya gi an compared to apiko